E picha ni wan kod puodho mar maembe. To gima bire pacha kaneno tijni en olembe mopogore opogore, kit olemo mopogore opogore ma jii thoro pidho e mier kata e puothe gi. Iyudo ka ka ng'ato opidho gimoro kaka maembe, kata machunga iyudo ka ber ne bedo mang'eny nikech mokwongo koseti ka yadhno oseti to obiro kelo ni tipo moro e dala. To ka ka poni ipidhe e puodho bende seche moko inyalo puro inyalo tiye puodho kanyo miol to sami ol ni inyalo yudo tipo moro ibede piny iyieto. Aeto bende gima chak bire pacha en ohala ma ng'ato yudo kuom pidho olembe machalo kama nikech ka gisechiek tinyalo pono gi ma idhi iusgi, sama inuso gi ni idhi yudo pesa. Aeto gima chak biro e pacha en kaka olembe konyo e del nikech iyudo ka olemo ka ng'ato ochamo toober gi ngima dhano nikech okonyo e medo e rakruok roteke mag del makedo gi tuoche.

Kaeni wan gi jii mamor kendo ging'iyo wang' komputa moro kaeni. To koro gima bire pacha kaneno gima kama en yore mag tije nikech mokwongo kapo ni ng'ato dwa puonjore gige mag kompiuta to nyako yud jalony moro manyalo puonje. To sami puonje ni nyako ochiw pesa moro manyiso ni omiyo jalony cha tich. Aeto mar ariyo iyudo kaka ng'ato dwa golo photocopy kata odwa golo gimore mbui kacha cha kaka oboke mar manyiso oboke mar s good conduct, iyudo ni ogolo oti gi ooro kwayone e mbui kacha cha koka onyalo yudo oboke ma nyiso timbe ne. Aeto bende gima chak bire pacha en moro ma ng'ato yudo e mbui kacha cha nikech iyudo ka samoro nitiere jok moko moketo vidio gi kacha cha iyudo ka sami neno vidio gi kaka giwuoyo kata ka gimiel miyi mor. Mar adek en yo mar somo inyalo yudo ni inyalo tiyo gi yoo mar mbui ma iyud go somo moro.

Gima bire pacha kaneno gini en buge ma opogore opogore mogolgi piny owacho. Achiel kuom gi en buk manyiso chike matayo chenro matimore e Kenya ma iluongo ni akatiba . Iyudo ka bugno ober kendo kapo ni chik moro kata kapo ni gimoramora otimore to idok ing'iye ni doho nong'ado nang'o kata od bura nong'ado nang'o eweche motimore go. Ni kapo ni gimro otimore to ere kaka iyael kum michiwo en mane. Aeto bende gima chak bire pacha gin obok mopogore opogore ma ichiwo ne oganda. Iyudo ka kapo ni ng'ato nyalo kato ohala moro to nyaka odhi ir piny owacho kata bede mag piny owacho mondo mi ondikre kaka achiel kuom o ohala aeto nitiere barua ma imiye. Koro ma nyiso ni barupe nitiere ma ichiwo gi bede piny owacho mopogore opogore mondo mi okony e tayo tije mopogore opogore e pacho kae.

Gima biro e pacha ka aneno gini, mokwongo, en yore ma rowere tiyogodo e wuoyo kata e loso chienrogi. Iyudo ka samoro nitiere jok moko ma yorgi mar yuto en keto tugo moko e mbui. Iyudo ka samoro jok moko miel, jok moko wacho mana weche mag miyo ji nyiero. Iyudo ka jok moko mako kata video moko to oro e mbui kacha cha. To sama giseoroni, ka giyudo jo neno mang'eny kata jo mbui mang'eny, kata johera mang'eny ma ohero luwo weche ma gititmo gi chienrogi, to iyudo ka jo mbui kacha cha miyogi chudo moro manyiso ni en yoo mar yudo omenda. Aito gima chak biro e pacha, en ni piny masani olony. Ok ochuno ni nyaka indikne ng'ato barua, ma iket e posta, ma irit ndalo moko e koka barua ni chopi. Tinde sani, inyalo yawo account ni kata mar e-mail, to indiko ne wadu ma bende nigi account mar e-mail, indikone gima idwaro kata gima diher mar mondo mi ikone, to kendo tudruok iyudo ka bedo yoo ma yot.

Gik man kod nengo kae en ni mokwongo, jii nyaka bed gi mor nikech kang'iyo picha ni wan gi jii ariyo to ginyiero .Manyiso ni gin gi mor e chuny gi to kaponi ng'ato nigi mor e chunye to gik mang'eny ok bi yude kaka tuoche. Iyudo kaponi ng'ato ok moro kata gimoro mano nyiso ni gimoro ochwanye to sama ochwanyore ni mokwongo onyalo bedo gi dang'ni mar paro aeto bang'e no bang' dang'ni mar paro tonyalo yudo tuoche kaka mag muomruok mag remo gi tuoche moko kaka machamo machamo ich kaka ulcers . Iyudo ni ng'ato wiye nyalo baro gi gik ma kamago aeto gima chielo man kendo nengo en laptop ma gin godo ni masin mil mar laptop. Koro iyudo ka ma gima kama ka in godo inyalo timo godo gik mang'eny nikech mokwongo kaponi in e skul moro ma inyalo puonjri kata inyalo somo kata koki dhi e skul. Ibiro tudori gi jogo mane skul kokalo kuom laptop ni ni ma somo manidhigo mbele cha idhigo adhiya mbele kaka pile.

Maeni en otiko ma iluongo ni VISA ma itiyo godo gi jopiny ka wuok e piny moro achiel kadhi e piny machielo. Koro gini endi gima bire pacha kanene en kit wuodhe ma dhano timo kowuok e pinje gi ka gidhi e pinje machielo. Aeti yudo ka sama giwuok ni nityiere gik moko matimore samoro gidhi timo limbe ne anyuola gi man e pinje maoko, kati yudo ni en mana yor ohala to sama ng'ato odhi timo ohala mano nyiso ni odhi e yo mar tich. Aeti yudo ni nitiere bende jok madhi manyo tije e pinje maoko kata mabiro manyo tije e pinywa ka iyudo ni ng'ato nigi tiegruok moro kendo en goboke manyiso ni o en gi lony ewi gimoro to thurgi nafas kata thuolo mag tije onge . Kori yudo ni odhi manyo kuonde ma thuolo nyalo yudore. Aeto gima chak bire pacha kaneno gini en chike ma ombeki ne jogo modak e Afrika mag pinje adek gi koro ombek negi yoo ma ginyalo tiyo go e wuoth.

Kae wan kod nyithindo kod awach ni ng'at maduong' machalo japuonj. Iye kae wan kod masin mar laptop ,e iye ka wan kod gimoro mar tugo ma nyithindo oloso. Koro gima kelo mor kaendi ng'eny mokwongo en nyithindo .Nyathi ka ng'ato nigodo en moro nikech mokwongo obro goni mbaka ubiro wuoyo ubiro tugo to kopogore gi mago te ubiro puonjoru kanyakla. Gima chak kelo mor mar ariyo en masinde ma sani obiro kaka laptop iyudo ka masinde mag itiyo godo eyore mag mbui gi medo medo walony kaka jok matiyo kodgi nikech iyudo ka ipuonjorgimroo manyien koa kuom jok moko kata iyudo wach moro manyien mane ikia .Gima chak kelo mor kae en ni nyithindo okelo pachgi kanyakla gi japuonj kendo giriwo paro ma gitimo tije gi kanyakla. Tich ma gitimo ni en mar loso mtoka ma ginyalo tiyo godo ka kata ma ginyalo tugo godo kendo matiyo kod stima.

Maeni en tich mar chiwo chanjo ne jii. Koro tijni nikod nengo e aluora mar jodak mantiere nikech mokwongo, jok machiwo thieth mag chanjo gi mano yor gi mar yuto. Sama gisetimo chanjo ne jii tichulo gi. Aeto mar ariyo en ni yedhe ma itiyo godo kichanjo godo jii ni ong'iew. Manyiso ni gichiwo chiro ne yedhe ma olosi gi. Gimomiyo kendo en kod nengo en ni samochiw chanjo to obiro konyo e geng'o tuoche manyalo mako oganda .To sama ogeng' tuo ni okony ngima dhano kata okony ngima ng'ato nikech tuo cha koro kata kobiro tiyudo ka dendi biro bedo gi roteke mag kedo kod kute makelo tuo cha nikech tayari in gi in gi roteke mag kedo gi tuo cha. Aeto gima chielo en ni okonyo duoko piny e thoe ma thoro timore mikelo gi tuoche bila gi.

Gima timore kae, en ni jok moko machalo jotelo ,kata jok moko matiyo e kampuni moro achiel, ni kod bura kata romo moro. Iyudo ka romo ma gintiere ni, ng'ato ka ng'ato omi turufuong', manyiso ni, sama owuoyo to duonde ibiro winji gi jii mang'eny, kendo biro winjore e yoo maler kendo e yoo makare. Gima chak timoire kae, en ni sama ng'ato wuoyo to imiye thuolo mondo owuo, ma owach pache , koka ng'at ma chielo bende, ibiro chak imiyo thuolo wach pache. Gima timore ka kendo en ni sama ji obedo e romo machalo kama, to ng'ato duonde two. Koro mondo mi ogeng' weche mag wuoth, ni ng'ato duonde otwo, ochung' malo odhi manyo pii, iyudo ka imiyogi pige moko manie chupni mondo ka poni gima kamano otimore ni dwonde otwo, to onyalo kawo pigecha omodho, mondo olo godo riyo ,mondo twak ma gin godo ni odhi mbele ma ng'ikruok moro ok obede ni ng'ato ochungo malo odhi oko.

Gima timore kae en ni wan gi polise to kendo gin e pap. E pap kama gintiere ni iyudo ka gipangore. Sama gipangore ni iyudo ka nitiere ng'at ma golo chike monego giluw aeto sama chik moro ogol tiyudo ka nitiere kaka gitime yore mopogore opogore. Ginyalo go tiende gi piny, ginyalo ting'o tiende gi malo kata ginyalo duoko gi weche moko. Kaeto iyudo ka nitiere bende kaka giting'o bunde to ntiere sama kogo kowach weche moko to giloko kaka giting'o bunde seche moko gigo salut . Kori yudo ka samoro gitimo magi te nikech tich kata samoro nitiere jatelo moro mabiro limo gi kata gitimo weche gi mondo gimed bedo gi lony moro ma samoro gidwa dhi tiyo godo e nyasi moro kaka masu mashujaa day kata madaraka day gi weche mamoko. Eeti yudo ka gik ma kamagi nyiso ni gin gi lony e tijgi ma gitimo no.

E picha ni wan kod gimoro ma olos ka simba. Aeto nitiere lee moro be machielo ma simba ni oluore kuome. Koro gima biro e pacha kaneno gini en kit kaka lee odak. Iyudo ni lee ka lee nigi gik ma otimo gi gik ma ok otim. Kuom ranyisi gimoro kaka simba , ong'ere ni en lee makwiny to kopogore gi kwinyo ne ong'ere ni en lee ma ratego to kendo en lee ma ok cham lum. Manyiso ni obiro kiyo lee mamoko , omakgi kendo olok gi gibed chiembe. Aeto be gima chak bire pacha gin lee mopogore opogore ma wan godo e bunge wa kata kuonde wa mag kano lee nikech alee gi kaparo ka kaparo gi to gima chak bire pacha gin limbe matimore ma kata ma oganda timo kuonde ma opogore opogore mondo mi giyude thuolo mar neno lee gi wang' gi wang' . To sama gilimo kuonde gi to giwene gi dongruok.

Maeni en mtoka mar obila kendo oting'o obila. Gimabire pacha kaneno gima kama en tije ma obila timo e kor gwenge wa. Iyudo ka obila gin jok ma ong'ere e yore mag chiwo arita kwe ne oganda . Ka lweny moro owuok kamoro to obila biro mondo okele kwe omak jogo matimo mahundu mondo mi oter e doho mondo ratiro oyudre kata mondo mi omigi kum. Gima chak bire pacha en rochruok mar arita kwe kuonde moko, iyudo ka nitiere kuonde moko ma jorit kwe gi nitiere to kwe onge . Oganda ochayo tijgi. Aeto bende gima chak biro e pacha en kaka itiyo kodgi gi piny owacho mar ke keyo jong'anyo. Iyudo ni samoro sama jong'anyo owuok ka timo ng'anyo e ndara tiyudo ka gitiyo gi gige gi mag tich kaka iro malungo wang', bunde gi gik moko kaka runge mondo mi gikego jong'anyo kik otim ng'anyo gi.

Mae en nam to gima biro e pacha kaneno gima kamae en tije ma opogore opogore mitiyo e nam. Iyudo ka nam ka en yoo mamiyo jii tich kaka nitiere jok ma dhi lupo, sama giseluwore rech to gibiro kawo reye gi gi ma gi usi . To ma biro miyo gi omenda. Aeto gima chak bire pacha en ohala sama osegol reye mopogore opogore gi e nam, to ibiro golgi kama gintiere no ma kegi e chiro e chirni mopogore opogore ma oganda nyalo yudogie. Manyiso ni okonyo e ohala mag chiemo. Gima chak biro e pacha kaneno gini en yoo ma oganda yudo godo pii .Iyudo ka jok modak but nam thothne tiyo gi pii nam eweche mang'eny ginyalo tiyo gi pii nam e luoko lewni, luoko sande. Aeti yudo ka seche moko ginyalo kawo pii nam ni magi kee e puothgi. Koro jopur nyalo tiy gi pii ni ma kata koro koth ok ochwe to chambgi ok nyal tuo.

Ka eni, wan kod jok ma oruakore machal kendo gin gi turufuong'.Koro gima biro e pacha ka aneno gima kama, mokwongo, gin grube ma opogoreopogore ma ji bedogodo. Onyalo bedo group moro mar kanisa kata kaka mar jower. Iyudo ni giloso thuolo kata kindegi moro ma gipuonjre wer moro ma kapo ni oluonggi kamoro, to ginyalo wero. Gima chak biro e pacha , en grube ma ji bedogodo e loso gik ma opogoreopogore. Ginyalo bedo grube mag loso pesa, kata mag kuno pesa, kata mag ohala ma ji bedogodo mondo ka poni chandruok oyudo ng'ato, to ginyalo yudo kaka gichokone e yoo mayot. Gima chielo mabiro e pacha , gin nyasi mopogoreopogore ma jii bedo godo. Iyudo ni, ng'ato obedo gi liel, ng'ato ni kod nyasi moro mar keny, iyudo ni gichoko ji kanyakla. Koro ji biro, to ka poni un e kanyakla moro, to ubiro temo ni mondo urwakru machal kaka jok manie kanyakla achiel kendo mong'ere.

Gik makelo mor kae gin kit kaka oganda moko odak. Iyudo ka rwakruok mag oganda opogore opogore, kaka koro nitiere jok mane rwako sukni mane bore mana gi sukni. Jok moko ne loso lepgi ka gitiyo ka gitiyo gi pien mar dhok. Aeto iyudo ka jok moko bende ne ohero bedo kanyakla to sama gibedo kanyakla ni nitiere gik mane gitimo kaka koro sani nitiere jodongo moko ariyo mobedo kanyakla kendo sama gigo giwuoyo kata ka gilose weche gi moko, to nitiere kwesi moro moket ne gi kanyo ma gimadho goseke . Aeto gima chak kelo mor kae en kaka weche lokore jok machon opogore gijok matindo masani nikech kata king'iyo kit rwakruok tiyudo ka opogore . Kok matindo sani rwako lewni ma nya sani kaka koro wuoyi rawera man e picha ni orwako log mar jeans ogo bag e geneye kori yudo ka gin gik makelo mor. Aeto gima chak kelo mor kendo gin ute mayudore e aluorawa iyudo ka ute gi oger ma opogore opogore.

Ka eni, wan gi jii maluoko sande. To ber ma ng'ato yudo kuom tijni, en ni mokwongo, okelo ler. Ka ji ler, mano nyiso ni kata kute moko makelo twoche ka, ok bi yudore e yoo mayot nikech alworawa biro bedo maler. Mar ariyo, ber mayudore en ni muya moro marach mabiro wuok ka yudore ni gik moko olil bende ok bi bedo nikech alwora dhi bedo maler. Mar adek, en ni sama jii konyore kamae, kaka koro jii ariyo ng'ato achiel luoko sande ng'at machielo lawoni, sama jii konyore kama, to tich bedo mayot.Ng'ato ok hinyre nikech sama ng'ato achiel ema tiyo, tiyudo ka ng'ato hol ahinya. To koseol, to yot mondo mi kata obed matuo.E kinde ma ma timore, iyudo ka, sama jii tiyo kanyakla, to mor moro bedie nikech sama jii tiyo, to ginyalo goyo mbaka. Sama gigoyo mbakani, iyudo ka poni ka ng'ato de bed ni en, nyalo bedo gi dang'ni mar paro, to paro cha lal nikech mor ma gingo gi sechego.

Kaeni a wan gik jok ma obedo kendo nitiere jok ma ochung'. Iyudo ka nitiere jii ariyo man kod turfong' to gima biro e pacha en ni ginyalo bedo ni gin eod lamo moro. To kawuoyo kuom ber ma ng'ato nyalo yudo e od lamo , mokwongo en ni ng'ato yudo jipo . Sama jok moko yalo, tiyudo ka ng'ato be jiwore e yoo moro. Aeti yudo ka seche moko ma jii wer kata ma jii miel ng'ato nyalo tiyo gi mich ne samotiyo gi michne ni iyudo ka obedo gi mor e chunye nikech otimo gima more. Gima chielo bende en ni ber ma ng'ato yudo kuom riwruoge mag kanisa kata mag kanisni en ni ginyalo konyo ng'ato e chulo ne pesa pes skul kaka mar fis. Koro iyudo ka nyithindo nyalo somo e yoo moro mayot. Kaeto bende gimatimore ber ma ng'ato yudo en ni ng'ato yudo thuolo mar timo ohala kaponi en gohala tonyalo timo gi jowetene.

Mae en tich mar ohala. To kaka otimore e gweng'wa en ni jo oganda uso gik maopogore opogore kendo gitemoni giket nengo moro ma ogonyore kata nengo moro manyalomiyo mwandu gi nyieu. Ae tiyudoni ng'ato temo ng'iyo gima onyaloloko maber maok dhimiye chandruok kaluore gi lony ma en godo. Koro iyudoka e aluorawa kata e aluorana jokmoko ogero udi magitime ohala jokmoko bende chulo udi ma gikete oalagigo. Jokmoko bende pedho gunia piny to gimoe kata gikete mwandugi magiuso kendo gibedo kanyo. Kaponi en kama otimo chieng' tibroyudo ka gikao mavul giumoregodo ka girito jonyieo. Ae tobende ohala moko, johala moko jating'ga gigegi kata mwandugi ma giusogo. Koro iyudoka sechemoko gipek ma okginyal ting'o. Koro sama maa timore, iyudo ka gibiro manyo jogo man kod wheelbarrow mondokonygi ting'o mwandugi.